Zanka kosome biik chechang en kokwenyon amun tononching'e en teninoton chii aketukul sikomuch koliban en kasarta nekosich rabinik cheimuchi kowekyi teninoton anan koliban teninoton en kamukenywan, kounoton ii amwoe olee chang biik chesome rabishe choton kotieng'e koimutik ak seretet nemiten en kokwet anan boishonik alaktukul chekimoe tesetab taai sikomuch koechekitun biik ak konyor kotononchike en sait aketukul.

Ofisitab ODM komiten siretab Bomet taon eeh komii komosto nebo karibu huduma center koimuch kenyor ofisi noton en sait aketukul en betutab eeh jumatatu akoi komut kasi kenyoru koyatat ofisi noton en sait akeng'e akoi sait taman nebo lang'atut aketukul en betushechotok kamwai.

Tukuk chekinyoru en kokwenyon cheribe borto ko kouu kinyoru chanjo nebo look en sipitalishek chemeng'echen chemii karibu korikyok ak en kokwenyon ak kebong'oni kora biik cheimuchi konet book akobo ribsetab borto ak tukuk chekiome sikomuch kobois borto komaimin sait aketukul, ak kenyoru kora kerichek anan chepkerichinik che inetech akobo kerichekab kipkaa chekikiome kong'eten keny, kiome ak kot bomorishekyok akot akuii, kokinyor kosop sobet nekoi ak kokakee ak konetech tukuk chechang akobo kerichechoton, ko ing'unon kinyorunen tukuk chekororon boishechotok ak konetech keriche choton.

Sikomi baeitab tukuk Barak en oldake kosir oldake ko atebtab emet en oldake ko kararan komii olesamis elemonomeke ak tukuk cheu tukaa, momii robta mochomchin korut tukuk araka kou ng'unon chepalungu kochome kobai biik tukaa amun nyorunen kelchin ng'alekab chekoo ak komii robta kora netoreti korut suswek cheome tukwak ak baetab ing'okenik kora konomeke ak elemoe ko dry anan ko eleyamat komuche ko konomekee ak ing'okenik amun ing'okiet akinee komomoche ng'alek eletwon sikoimuch kolok ak koimuch kotesak en araka, kora kotieng'e atebtab emet, elekoburto emeet, ng'ot komii tulonok, ng'ot ko kaitit anan kowoo maat mising, komii elemii elee eeh kouu tukaa komii chenomekee ak elekaitit sikomii nekoo kora konomeke ak olee kaitit komii kora chenomekee ak olewoo maat ak elemotomi amitwokik en eeh tukaa kora komomiten tesutik chebo maana kora ireyotok, amwoe olee kararan kora ng'enyor elemiten tukuk chetesoksei en araka.

Elelibondo biik chepkondok chekisom en eeh komoswek cheikoito ng'alekab rabinik anan chebesendo rabinik ko elekilibondo kochopchin anan tengonchin elelibondo en kila arawa sikoimuch konyorunen kelchin biik cheikoto teninoton kora konyorunen kelchin temindet amun yekokosom chepkondo choton ko imuchu kwalen imbaret, koteken korik, kwalen teta keribeng'e, kolakeng'e ak kwalen tukuk chechang cheimuche kotoret inendet en wakati nebo shida anan ng'alekab seretoshek komuche koisto besendo nebo rabinik amun yekoibesen ibong'oneng'e ak itononchikee kome somsote anan iseretate en oreet ak ibemeng'otii oreet amun yekaial imbareng'ung kora ko imuch itech koot ne neng'ung'et imuch ial ing'orieng'ung sikoimuch itililitu en sait aketukul okerkeitu ak biik alak, ak ko mobitu beshet kora en biik chetindo rabinik matin kesom inyee tuten chotok koimuche kotoretin kotimuch itononchike en wakati ne noton.

Ortinwek cheyoe biik sikonyor rabishek sikomuch kowal sobenywan ko kou mchengo some kibarwaishek biik alak chetindo rabinik sikoimuch kiloche kokatar kasit kimuche kikochi rabinik cheimuche kobokotoreteng'e, eeh kora Kou vijana ko kibaa sukul kikosoman koimuche koyai kasitab ofis kou akane ko kiayai kasitab eeh nebo sitimet amuche onem sitimet kong'eteng'e olekakibakaken anan arob kong'eten olenyolu kot ko kobois en taishek ak kobois keboishen en kabilet alak tukul chenyolu keboishen sitimanoton, kora omuchi ayai kibarua atemis, ang'osho, eeh amin ketik ko oratinwek kora chekonu rabinik choon sikoimuch kowal sobet en echek tukul ak biik alak, kora imuche ibai tetaa nekonin rabishek si eeh inikei cheko ak ialde imuche ial kii nekemokyinike en sait aketukul ak imuch itononchike.

Imwochini kastomayat anan kastomaekyuk ng'oroik chemii soko ng'uni ko kouu jinishek, Stafford ak miten kora kaki en longishek ak ing'oroik alak tukul en chebo ladies komiten kora, kora komii kweyonik chebo vijana chebo ladies ko chemi soko kekuren eeh waifi ko kweyot nekararan k kweyonik chekibore tafis konyolchin lokokab sukul kora.

Bitunat koroin en sipitalishek chemiten en kokwet nyoon, kipoishen koroi kepimonen myondo ab okimwi sigopiit kosopcho biik ak kebimanen kora ngaleek ab um myondo nepo kipsunut en youths anan ko piik cheechen si kobiit kobur kobaibai ak kongen chitugul otebtaab portonyin en kasarta agetuugul yemii koyoe boisionik chik cheimuche kotoretengee en sait agetugul toreti takitariek anan piik konai kot kotindoo myondo agetugul nebo okimwi ak kenai population nebo piik chetindoo myonoton nebo okimwi en kokwet anan en um serikalit nibo kenya tuugul kenoe kele piik chetyaan chetindoo myonoton ak kobiit kora kenai kot imuche kiinyaa pichotok anan kotoret serkali pichotok konyoor kerichek chenyolunotin sigoimuch koteer myonotok komaiyokyigee piik alak anan konamda piik alak en oratinwek cheterr ak cheterr sigobiit koter